Ka idwa pidho alot, gimokwongo manyaka ibedgo en kasuku, marario en kodhi mar alot. Kodhi nyalo bedo monyieu e duka, kata mosepidhi motii. Koro kidwa pidhe, kau kasuku kata kube mong'adi, to nyaka ine ni kubeno onge otuchi moramora. Kau lowo iol e iye mapong'. Lowo be kiki kau mantiere gi kite, dhi kau lowo mantiere e puodho mayom maber maosedoo maber. Kae lowoni kisekawe, kau kodhi mar alot, kaen ma pok opidhi, mapok otii chande, kau ichwo e e iye kanyo. Tiketonegi na iwenegi nafas matin matin. To kaen maosetwi tikawe tipidhe. Kisepidhogi eigi kanyo, kaka kae opidhgi adek adek, ipidhogi, imiogi thwolo mar ti. Koro okinyi ibiro iolonegi pii, odhiambo iolonegi pii, to kami pidhogi iketogieni, nyaka ineni chieng' okgogi mamio gitwo. Koro iolonegi mana pii, pii emiolo okinyi godhiambo pii iolo okinyi godhiambo, alot donga donga maber, mbolea bende iketonegi eie kanyo, gidongo maber, alot mohitno maita ngima.

Tich mar kano oduma oselokore e aluorana kaluwore ni gisani, kaluwore gi gi lony manyasani ma tinde obiro, masinde nitie ma oduma kosetuo gie puodho to iridhe, ka oseridhe to isuse gi epuodho kono, kosesuse tikawe to ikwoye e gunia. Ka en ogunia achiel mating'o goro goro piero aboro to ikwoye. To nyachon ineno ka mae chal ka gima en oduma ma opoge matindo, matindo, matindo mondo osombe ka ikele. Koro ka luwore gi lony ma nyasani, gimoro amora itimo gie puodho. Oduma igolo gie puodho, makata us iuse gie puodho kono ka osebedo maber kendo oikore. Iyudo ka jonyiewo biro onyiewo oduma ka nie puodho. Ka oduma osetuo to obiro gi masin to osuso, ka osesuso to odumbe okawo otero e chiro. Koro iyudo ni kano oduma kaka ne ikane nyachon, mane ikawe to ikwoye e gundni tinde dok malo tinde dok manok.

Ee othoroga yudore e gweng'wa kendo e aluorana kama aaye, kendo itiyo kode kaka alot. Mae alot ma iluongo ni apoth. Apoth en alot moheroga twi kaka buya, otwi ei oduma, otwi ei cham mopidhi epap kaka buyo to nitiere bende joma nyiewo kodhi mar apoth ma pidhe. Koyudo ka ji mmang'eny joluo bende ohero ga alot mar apothni, kaluwore ni apoth mit ka otede gi chiemo mantiere gi kado. Ka gitedo rech to gidwaro ni giket apoth e bathe. Sama gichamo rech , to apoth bende giyudho. Obed omena, obed ring'o, obed fulu, obed gweno, iyudo ka gitede gi apoth nikech apoth en chiemo maber ahinya. Ka en alot ma nyathi matin nyalo chamo, joma dongo nyalo chamo. Ok ochand ich, kendo en alot ma kichame to oyieng'i mapiyo piyo. Kendo ok ochand ich kata mana matin. Koro ji oheroga pidhe kaluwore ni en alot man tiere gi ndhadhu modhuro.

Tich mar loso bel timore e aluora na kendo itime e yo machal kod ma. Kinde ma bel osechiek modwaro ni mondo koro kaye chande, iting'o pala gi odheru to iting'o radin. To iting'o tandaruwa kata ka en kapera, kionge mago to inyalo kawo gunia., to ichomo ichomo ichomo to ikwoyo maber. To iting'o idhi go epuodho koro ka ise dhigo, ka isechopo e puodho to ikayo bel gi pala, to iketo ei odheru. Ka isekayo gi ma itieko to ibiro iologi e tandaruwa. Obed gunia, obed kapera, to ichako dino gi radin mane iting'o cha. Radin nyalo bedo osiki, onyalo bedo ohori ama onyalo bedo yien. Idino gi go maber, kisedino bel, idino midin mine ni bel owuok tee ma odong' mana oskle lilo ema odong'. Osakle mowuok go modong'go ipiedho maber maber gi odheru. Ka isepiedho ma bel dong' gi to osakle biro gi malo, to iwaro osakle iwito to ikawo bendi misepiedho to iketo e ogunia to ikwoyo dhoge.

Tich mar pidho alot mar omboga itimo e yoo machal kod mae. Puodho midwa pidhe omboga no nyaka idoye maber migol buya moro amora mantiere. Kisedoye kaen kama pii onge to nyaka imany odundu mabiro golo pii e aora mantie machiegni to kelo e puodho, ka onge tibiro tiyo tich olo ne alot no pii gi jerrican pile ka pile, pile ka pile, odhiambo kodhiambo, okinyi ka okinyi. Koro kisedoyo puothi michielo odunduni maber, idhi tinyiew kodhi e duka, kisenyiew kodhi tibiro tikuoro kanyo tingiyo winy mondo kik bi mar cham kodhi. Ka alot sama osechako tuch chande tiolo ne pii, iolo ne pii. koro kochako loth tigolo ite moloth go mokuongo, ilwere mondo oyud go nafas kaka onyalo loth kobiro malo, kaka onyalo yarore. Koro seche mosebedo ma oseloth mosebedo gi ite mangeny, kidhi ngwede e puodho, kik ingwede ni ingwede milwere, tur chunye to odong gi bethene mamoko go mondo onyagre go komedo medo itene mamoko

Tich matimore kae en tich mar kunyo rabuon e puodho, nikech rabuon en seche monyak , kata kosebedo oromo makoro inyalo gole tichame cha, en ok oket chiembe gioko, okawo chiembe to oumo ei lowo maber. Koro kosechopo, kidwa ng'e ni rabuondi ose oikore, kendo onego bed ni koro ikunye ichame, kiwuotho e puodho kama ipidhe rabuon tiyudo kobaro lowo. Kobaro matin, mano koroe kodongo, kobaro maduong' mano rabuon ose bedo maduong' kami ihenyo mana ihenyo it marandego ema ihenyo ihenyo kiwuotho ekind maraba. Kisewuotho tiboneno kama obarore maduong' lowo obarore maduong' to kihenyo to idhi yudo rabuon. Koro inyalo tiyo gi pala kata inyalo tiyo gi kede, kede moro mipako dhoge mabith kata inyalo tiyo gi lweti. Ka en kama lowo yom inyalo tiyo gi lweti ka en kama lowo tek inyalo tiyo gi pala ting'iyo kik ichuo rabuon kata inyalo tiyo gi kede. Koro kede mipako maber ema ineno kama lowo obarorecha tiyaro ayara maber tigolo rabuon tikawo tidhigo ot, tiluoko titedo tichamo.

mae en pamba ,pamba yudore e aluorana to ok oyudre kuonde mang'eny ahinya jogo mopidhe opidhe kendo tiyo kode e yo machal kod mae, pamba ka osechiek mogole e puodho mokawe motere e factori molose maber, pamba iloso godo lewni inyalo los kode swet inyalo los kode ,nitiere nyaka wuoch molo kod pamba bende ,inyalo los kode longe, blaoses skede, ambokni kendo gin lewni mayom kendo man gi liet maber mopong makonyo me kinde makoyo ngich to gi geng'o nwa koyo, machielo eyo ma inyalo ti godo gi pamba pamba itiyo godo e hospital, hospital kacha kidhiye to idwa chuoyi sindan, daktari kawo pamab to keto, ka in gi adhola ineno kitiyo gi pamba, jogo mohinyore ineno kitiyo gi pamba, e mortuary bende itiyo gi pamba, martuary itiyo gi pamba kaluwore ni jogo mowito ngima gi ikawo pamba to isoyo kuonde te man gi bugni e dend gi ,iyudo koso pamba mondo kik gi dum.

Magi gin mon mawuok e dhod oganda jo maasai, tineno ka kama gintiere en piny motuo ahinya, koro kae gitemo pidho alot, to alot ni mondo mi gipidhe iyudo ka etiende kama gidwa pidhe alot nyaka giket loo madimbre gi malo mabro gengo gima nyalo wuok kumachielo kadonjo iye kae to chamo negi alot. Koro gikuong giloso tiende kama ginya pidhe alot kagiseloso ka gitieko to koka gidonjo gi eiye gichako donjo to gikaw alot gipidho. Kendo ineno ka nitie kanyo nyako machielo maok orwakore kaka girwakore ,en e ngama miyodi yoo makono gi gima owinjo bedni gitimo. Kae kudwa timo, tim gima kamae, nikech ineno ka obiro, obiro odwa neno gima mon adek mantiere kae gi timo, to mon gi to odich gikunyo loo kendo giyiero maber ineno ka giloso ohinga mabiro gengo onge gima nyalo wuok oko kadonjo mar ketho negi puodho

Kidwaro ni mondo kal gi oduma oriti maber maok okethore, itimo yoo machal koda mae, oduma iweyo e puodho ma tuo maber, kosetuo ma thuth ok nyal powe, tiridhe, kiseridhe, tisuse, kisesuse tikawe iole ei gunia tiogoe yath, kisegoyo yath tikuo dhoge, onge kudni moro amora manyalo donjo kanyo ma pow oduma no kata machuo kor gunia. Kal bende ka idwaro mondo ilos kal kata mana bendi mondo ilose maber kik okethre, seche ma kal kata bel osechiek e puodho tikae, kise kae tibiro kode dala, imoe motuo motuo motuo, kosetuo tinyalo kane kamano maok idine, kata inyalo dine, kisedine tipiedhe maber, mikuore maber, miike maber, molosre maber. Tikawe tigoe yath, tikawe ikete e gunia, kisekete e gunia tikuoyo dhoge tikano. Onge gimoro amora manyalo chuoyo kandi, bendi gi odumbi kendo ma kethre

Gimabiro e pacha kaneno gini en yo achiel ma irito godo kodhi mopidhi e puodho mondo chieng' kik cham matuwo. Mae en kaka yo achiel ma kisekawo kodhi to ipidho, tikawo lum ,kisekawo lum to yiende be itong'o maber, tichalo ng'ama gero rack, kisegero rack tikawo lum tiketogi e wiye malo maber. Kiseketogi e wiye malo to piny kanyo oketo tipo, koseketo tipo, onge chieng' manyalo powo madonji kanyo ma kethni kodhi mipidho. Koro in ibiro gokinyi tiolo pi. Inyalo olo pi gi ewi ndo gimalo to lwar piny, ama inyalo olo pi gi e tiende piny kanyo gi dho ngere idendo ni mulching. Kata inyalo mulching e yo machielo, inyalo kawo lum to iumo godo kodhi nyaluo oloocha kokigerone rack machal koda mae. Koro mae en kaka yo achiel mar neno ni kodhi mawapidho alot mwapidho, chieng' ok ochamo, ok gituwo to gidongo e yo maber e yo makare.

Gima ngani timo kae en ni ochodho aora ni ineno ka aora ni odoyo eiya kae gi kweru ochodhe ogolo kite mantie machung mamono pii ok ringi kendo ogolo bende chuodho mantie kanye mogudore mamiyo pii ok ringi mondo pi ni oringi oriwre gi nyawadgi mondo oringi kaodhi. Nikech kogudore kae gimabrotimo obro mwomo kodonje puodhe jii obro mwomo kata mana kodhi e miech jii kata kok omwomo to onyalo kelo tuoche koro mondo mii pigni kik gudre odonjo odoyo ie ka maber kendo ochodhe kosechodhe ogolo gigo mantie magengo pii pii kik dhi kata gigo mantie mapek obed kidi mapek ma pii ok nyal tingo kadhigodo kata kamol kadhigodo ogolo mondo pii kamol tomol kendo oridore maber moridore arida kamano kodhi nyaka piny piny

Prince Indah en jangolo maong'er ahinya kendo en ogoyo ngolo ma iluongo ni oangla. Oangla en ngolo ma joluo oero kabisa, kendo en oangla mage oweroga gi dholuo. Kendo seche moko be otemoge owerogi nyaka gi Kiswahili. To Prince Indah king'io kamoyaye, oyaye gweng' moro miluongo ni Mirumba. To Mirumba yudore e kaonti ma Siaya. Prince Indah, kopogore gi weche ma goyo ngolo mag oangla, Prince Indah bende sani osemedore kaka saa medo dhi piny medo sudo, osemedoro, kiyudo ka sanii bende en jatugo. Otimo tugo e wang' jowi ma iluongo ni Maisha Magic, kata gi dho ngere ne joma kia iluongo ni actor, sani en actor, oact kachacha chande. Koro kaka piny medo sudo, embo medo mana sudo. To Prince Indah en jaluo magoyo wende mag oangla gidholuo nyaka gi Kiswahili, kendo iyudo ka kizungu bende obaye iye kanyo.

Tich mar doyo oduma en tich maber ahinya kendo ahero nikech kitim tich, omiyo irieyo fwondeni mag dendi kendo ibedo jalno maratego. Ng'ama nyalo dhi e puodho ma do, ma doyo oduma samidoye gokinyi, tiyudo ka tho omako itene, ong'ich. Ka chieng' osegore nikech tho kakoro osenang'ore e ogwandi to koro oduma chako ili. Oili to kiwuok nidok dala, kata idok ot tibro doye mitieke. To seche ma idoyo odumano, odwaro kinda. Odwaro ni bedo jakinda motegno pile ka pile, idoye pile ka pile nikech sama idoye ni bende nyaka ibed ng'ano mang'icho maber. Ka ok irango maber gino ma idoyo, inyalo yudo ka itong'o oduma, ipudho oduma kikia. Koro idoye maber mokiwene buya mora mora, to omiyi mijing'o, kendo omiyi itiyo matek. King'e ni kiny mabiro kata mana orucha, odumbini kosebedo maber, ibroyudo oduma mar nyoyo, ibro yudo ma ibulo, ibro yudo miboko, to ibro yudigo ma arega ma itede godo kuon.

Ber ma iyudo kokalo kwom pidho alot mar boo enni, alot mar boo seche ma ipidhe alot mar boo inyalo chame kendo ichame minwoye minwoye, kata mana ma iga rum, nikech, e kinde ma ipidhe, kodongo kowuok piny, nitere ite igolo itene mang'eny kabisa. Koro ichodo itenego ilwero itenego to kiwee kodong' kede. Iwene moko mabende bro loth bang'e. To ber machielo ma alot mar boo engodo ni, king'wede kawuon, kimie jumbe ario, iduogi yudo koloth. Kendo kichaki ng'wede ichaki duogo, iyudo koloth. En alot mokrum. Orumo mane puodho kaluwore ni koro otii otegno mojing' mobedo matek makoro kochamore to chalo bolgam. Gimachielo enni ogolo kodhi. Kodhigi seche mosetwo mochiek mobedo maber, ikao timoyo. Kisemoyo motwo, tichaki ipidho to nywoloni boo machielo. Koro alot mar boo en alot manywolore, kendo rumone bende tek e puodho sana.

Gima timore kae en chanjo mar dhok. Waneno ka laktar marango weche mag chiayo obiro, to jogo bende mantiere gi chiaye, jopith mag gi chiaye bende okelo chiaye margi to olos olos dipo. koselos dipo moro maber ma dhog gi donje kendo gikadhe achiel kachiel koro moro ka moro kadho ka chopo kuom laktar tichuoye sindan tokadho dhi , machielo be biro, ichuoye sindan okadho odhi, koro mano e gima timore kae. Sindan mi inyalo yudo ni ichuoyo gi kaluore gi ngima ma gidago oken ngima maber ama inyalo chuogi kaluore ni gigo ma gisebedo ka gimiyowa kaka chak, ringo, ineno kata ka dendgi, gin dhok modhero, ok gin dhok ma ngimagi beyo kabisa. Koro inya yudo ni ichuogi sindan mondo ogeng gi tuoche kata othiedh negi tuoche machandogi kata kaok kamano to ichuyogi mondo mi gigo ma gimiyo wakaka chak, ringo, pien owuog e ranginy no mamalo

Tich mar loso bel, kawuok e puodho kata mana kal oken tich mayot kendo an oka ahere nikech en gi tich mangeny. Odwaroni idhi e puodho ika bel, kisekayo bel mikao ikelo iketo koka iketogi gituo, ka gisetuo maber kabisa kane ok gituo e puodho maber ikelogi dala gituo gi e puodho kagisetuo maber korka ichako dine. Idine ka isedine kitieko korka ichak piedhe, ipidho apiedha kikuore bende, igolo osakle, ikuore gi bel, kisekuore miselose maber mi ikwanyo takataka yugi tee mantiere, korka ikawe korka ichako ikete e gunia tikuoyo dhoge tikano. To kendo rach machielo ma en godo ni oilo, e seche ma idine kamano kidhi luokore olili miwe mana ni gimoro kayo dendi

Tich ma olo pii ne alot e puodho kata gi dho ngere idendo ni irrigation inyalo timo e yoo machal koda mae, many odundu, odundu mabor manyalo wuok kama pii nitiere mabi machop e puodho, kisebiro kode ,eeh, pii kama oaye nyaka obed ni en pii mamol kaok kamano to igoye kowuok gi e puodho ka obiro kae .Kok kamano to en pii mantiere kisima, kisima ma igoyo. Ikao odundu ni tichuoye dho kisima kachacha to ngato goyoni tibiro kode e puodho kae kisemake tiiole tie alot ka tie alot, kaok kamano kaw odundu ni kaka obor ni ,bii ichuoye epuodho kae, kisechuoye kao ndo mantiere gi pii ichuo e kore koro odunduni ema ipokore, ipoyo ipoyo ipoyo ipoyo, koro seche pii ma pii manie ndoo cha dhi wuok kata kae e dangu, kata ka en e madiaba kata kae e super drum kowuok kanyo toringo e tie alot ka tie alot yudo pii maonge alot moro amora madhi tuo kaok oyudo pii

Gima kelo mor maneno kae en jembe. Jembe konyo e doyo kendo kionge gi jembe ok inyal doyo, puodho be ka in go tionge jembe okinyal doyo ma chambi bed maber. Gimachielo aneno odundu kae kata pipe, pipe nitiere kae matiende ni jogi dwa kao odundu ni togi chuoye kama pii nitie, ka gisechuoyo toywayo pii kokele epuodho mondo alot gi oyud pii e yono makare. Kang'iyo gi bathe kamachielo kae, aneno alot, en alot mopidho mosekonyogi e chiem mineno en alot mosebedo jaduong osetii kendo koro gichako pidho kendo machielo manyien. E tiende kama kijana mochung motingo kweru e goke ineno ka nitiere odundu moseringo mokadho matiende ni oolo pii gi mbele kanyo. To kama odundu no okadho kingiyo e ngeye ineno ka nitiere tangi, nitiere tangi moro moger kae ma igolo pii eiye tiolo koro en gima ber kaluore ni jogi yudo pii maolo ne alot e puothegi

Kinde mokwongo manakwongo kwayo diek e pap nawuoyo maol. Kanaduogo dala godhiambo, naduogo ka duonda odinore makata wuoyo okanyal wuoyo, nikech diel oken kaka rombo. Diel en lee magoo koko, to oringo, ocham obok, omany mae ombusi, ocham lum. Okobed kamorachiel, mit obedni odembre. Kiketo gi ni gikwayo kamorachiel dakika matin inene ka en loka cha, sama tin ineno ka en e puoth ng'ato, sama tin ineno ka gichwore, sama tin olalni, sama tin iyudo ka osemienore kiani odong' gi tol e ng'ute. Koro en diel, diel en lee machapni. Oken lee manyalo bedo piny ni mit dembre ni ikete ni bed ukwa kae, kagitieko chamo lum kae achaka kaugi atergi kama chielo gicham it obok, okgidembre ngang'. En lee ma oring odhi koni, ochikre koni, odhi kae odhi kae, koro idak mana kiringo gigo koko gi bayo gi.

Ber ma iyudo kokalo kuom lwoko alot kapok otedi kendo en ni alot nyalo bedo ni otimo kudni. Alot nyalo bedo ni oting'o lowo ama alot nyalo bedo ni nyocha eka oya goye yath to koth pok obiro maber, manyalo lwoko yedhigo oko magol. Koro iyudo ka alot kitede kokilwoke, entiere gi kwiri mogamo, entiere gi kute bende modak ei kanyo machame ma seche moko opiele kata, koro alot kidwa tedo kiseng'wede e puodho, nyaka ikwong ilwoke. Mano e gimo kwongo, okang' mokwongo mikwongo kawo. Kae kiselwoke, tidonde maber. Kisedonde, ting'ade. Ing'ade matindo tindo maber tikawe tikete e sufuria maler tiolone pi maler tikawo tiketo e kendo tiwe ochwakore. Kosechwakore mochiek, kas koreki ikawe to ichiele titedogo kuon, to ichamo.

Mae en oduma ma oseridhi ma ogol e puodho. Koro kaka ilose e aluora na en e yoo machal koda mae. Koridhe kamae chal ni mae pok otuo maber, mosetuo maber iyudo kotwe, ma kuo dhoge, moka e gunia. koro mae iyudo ka ikawe tikele dala, kosekele dala, tikete ei ot, tipike eot gotieno. kochopo gokinyi ka tho oserumo , ngich oserumo ,piny osechako gore gore, tikawe tiole e liare to chieng chaaame, kachopo godhiambo tikawe iduoke eot, kiny gokinyi bende ichak igole ikete oko. koro itere atera kamano, oko ot, oko ot, oko ot, nyaka chieng mogik makoro otuo. Kosetuo isuse, kosesuse tigoe yath, kata kaok goye yath tikawe tikane e gunia, kaok kamano to nitie joma kane kaka en ni to kane e dero ,kosekane e dero koro kochopo sama idhi regi ituome tidine kata isuse tidhi irege.

Kinde mokuongo mane adhi e puodho doyo nawuok e puodho ka ondinga ok nyal chung malo. Nachalo ngama okaw oduma lodi achiel kata kilo mia ariyo toyieng e ondinga tikona nimondo achung godo malo. nikech kaka ikulore nidwa doyo no, idoyo adoya kikulori kamano koro ondingi pok ongiyo gi kulruok mangeny, en aena kulruok kkidoyo kidoyo, kitieko tiol, chongeni ok iyudi, badi kende mane igo go jembe, lit, koro kichopo dala to iol, kwanza ondingi mokuongo bedo tek idwaro ni mondo inindi, lwete ni kende, iyudo ka lweteni oore miyudo ka ii lweti okuodo pii, kaok okuodo pii iyudo ka ii lweti ochako nginore matek matek matek nikech friction mane nitie ekind lweti gi ludh jembe chande, koro miyo kata mana lweti hinyore, lweti lokore makwar lit, maok inyal timo gimoro machielo matek

Gima timore kae en ni mae en miyo ma oidho wi yien. Oidho wi yien odwa tong'o yien. Chal kagima odwa tong'o yien manumu okaw oter ot, ama okaw oter pacho mondo otuo, kosetuo ochuaki godo chiemo e kendo, ama odwa ng'olo obok mantiere kae mang'ich gi mondo mi odhigo nikech king'iye tinenoi ka oidho wi yien ni koseidho wi yien ni, to lwete oting'o beti machal kagima odwa tong'o yien tokawo otero dala. Kokodhi tiyo kodgi kaka yien michuako, todhi tiyo kodgi kaka loso makaa, kose goyo makaa totedo godo dala. Kata iyudo konyalo dhi tiyo gi yien ni egero gimoro machielo, onya ng'ado it yien gi, obok tokawo todhi godo.

Kidwa chuako chae mar chak, kaw yien iket e kendo kiseketo ekendo yien matindo tindo, kaw lum ikete kas tigo kibrit imoki kosemoko to kaw yien madongo dongo iluo ewiye gimalo to omak mach kosemako mach, kaw sufuria iket e kendo, kaw chak iol. Chak chwako chak, chwak chak ma chak popni, kose popni mochiek matin kaw pi tiol, kik iol pi mang'eny. Kiseolo pi, ng'wed majand lum, miluok maber , ikaw tiketo eiye kanyo tium. We ochuakre, kose popni kendo ochako ochuakre matin mochiegi, sukari bas tikawo tiketo tituono, kisetuono kosechiek to bi gi birika mari maniseluoko maber tikawo rachungi tiketo e wiye, tikawo chae to idhing'o kanyo, to iloro wi rachungi, to ikawo chae to udhi umadho.

Gima biro e pacha ekinde maneno gima timore kaeni mae en nyiedho. Ineno ka mamani nyiedho nyadiel. Onyiedho diel to nyathine bende dhoth gikoni. Koro mondo mi okuong oyud chak, nyaka owe nyathi diel madhodhi, kose dhoth to dhi yuayo chak,. chak biro machiegni ti okawe otueye to nyiedho ka, min gi omako chak kendo, ochak oweyo nyathi diel chako biro chako dhoth , kose dhoth to chak wuok, kosekawe okane chak wuok, tonyiedho chak, kosetieko tokawo chageno, to odhigo dala, odhi ochuako go chae, onyalo chwake omadhe kamano, onyalo chuake omadhe gikuon, ama onyalo kawo chageno to oolo e alot, kata chageni bende onyalo kawe kose nyiedhe maber kamae, tokawo totero e chiro to odhi ouso, toyudogo sendi to onyiewogo gima chielo.